Nĩ aronekana nĩ mũteti na nĩwe Raila Amollo Odinga na nĩaronekana ekĩrĩte shati ĩrĩa ĩronania kiama gĩake kĩrĩa gĩkoragwo kĩa ODM. Na nĩaronekana akĩarĩria mũingĩ na mũingĩ ũcio nĩũhana gũkorwo ũkĩmwamũkĩra kana ũkĩmũiyũkia na njĩra nene. Tondũ nĩmaronekana moyete moko mao na igũrũ kuonia rĩngĩ gwĩtĩkĩrania na ndeto iria aratuĩka wa kũmera.

Nĩ speaker wa Senate nĩwe Amason Kingi, na nĩwe ũtuĩkaga wa gũtongoria ndereti rĩngĩ ĩrĩa ĩrathiĩ nambere mũthenya ũcio marĩ na cikaro thĩinĩ wa Senate, ona rĩngĩ rĩrĩa andũ marĩ na ndereti na rĩngĩ nĩ maragiginyana, magakorwo mataraiguana, na rĩngĩ amwe nĩ maratuĩka a kũnegena nĩwe ũtuĩkaga wa kũmahe, kana agatuĩka wa kũmera matuĩke a gũkira.

Nyambaga gwĩthamba moko, na maĩ, na thamuni ngacoka ngakumutha moko makwa, owega ngacoka ngekamũra na maĩ ma kuuma mũberethi maraitĩka ngacoka ngoya gatambaya kana gatanfari komũ na gatheru kwĩgiria moko makwa ngacoko ngoyacabaci yakwa kũringana na indo iria ĩkĩrĩtwe thĩinĩ tondũ nĩharonekana nĩnjĩkĩre a sausage na kachumbari kwoguo yohetwe wega ngatuĩka ya kũrũma ngacoka ngatanuka ngarĩkĩrĩria na kũmeria.

Nĩgũtuonia ona kana gũtũririkania ũrĩa ũndũire witũ wahanaga hau gabere, ona no akorwo nĩ macũcũ maitũ kana maguka aitũ arĩa maciarĩtwo hau kabere ũrĩa matuĩkaga a gũikara, ona kana mĩtugo yao ũrĩa matuĩkaga a kwĩruta ringĩ kũgeithania na gĩtĩo, ona ningĩ kana mũĩhumbĩre wao ũrĩa matuĩkaga a kũĩhumba, angĩkorwo nĩ mũirĩtu ndatuĩkaga wa gũĩkĩra nguo cĩĩna njaga nĩatũĩkaga a kũĩhumba nguo cĩĩna gĩtĩo, ona rĩngĩ irio iria matũĩkaga a kũruga kana a kũrĩa irio cia kĩũndũire ta ngwacĩ, gĩkwa na mwanga irio iria ĩheaga mĩĩrĩ itũ ũguni, kana nĩgetha mũndũ agatũĩka wa gũkorwo arĩ na ũgima mwega wa mũĩrĩ ona rĩngĩ nyĩmbo iria matuĩkaga cia kũina cia kĩũndũire.

Nĩngaigua ũru na kĩgirĩko kĩingĩ ngoroinĩ kwona rĩngĩ mũndũ ta ũyũ nĩthiriti ĩrĩa arathianagia nao kana andũ arĩa aregitiganania nao mararĩ andũ amĩtugo mĩũru ĩtarĩ mĩega, mũndũ ta ũyũ agacungĩrĩra, thiriti ĩyo atwaranaga nayo ĩkamũcungĩrĩria nake agakorwo na mĩtugo ĩtarĩ mĩega na nĩyo ĩkoretwe ĩmũrehete borithi agacũngĩrĩria kũnyitwo, rĩngĩ mũndũ ta ũyũ atuĩka wa kwohwo akorwe kĩoho gĩake rĩrĩa athingĩrwe thitango akohwo mĩaka mĩingĩ na rĩngĩ mũndũ ta ũyũ nĩaratigĩte bamĩrĩ na rĩngĩ mũtumia wake agatuĩka atarĩ wĩra, mũtumia ũcio athiaga na mbere na kũgirĩka na rĩngĩ angĩkorwo arĩ na ciana, ciana ciake ikagirĩka na igakũra itarĩ na ithe, tondũ rĩngĩ kĩoho kĩa mũndũ ta ũyũ ohwo nĩ thirikari ekwohwo kĩoho kĩa míĩka mĩingĩ, na rĩngĩ angĩkorwo aciari ake marĩoho magakorwo akũrwara nginya mĩrimũ ta ya thakame ya kũhaica thakame, mĩrimũ ta ya cukari, agatiga bamĩrĩ yake kana andũ arĩa matuainwe nake kana gũciaranĩrwo nao magakorwa marĩ andũ makũgirĩka na gũkorwo na meciria maingĩ, kwona rĩu mũndũ ta ũyũ rĩngĩ aciarirwo akĩrerwo na mĩtugo mĩega, nĩaciari ake na mĩtugo nginya ya kwenda Ngai makĩrĩa, ũkona mũndũ ta ũyũ mĩtugo yake nĩyo icũngĩrĩrie gũkorwo haha.

Nĩĩronekana nĩ mbica irĩa ciahoragwo hau kabere, na nĩmaroekana nĩ andũ a hau kabere tondũ ona nginya mũikarĩre wao nĩ ũrauga, kuona atĩ airĩtu acio mahũrĩtwo mbica hau matirĩ na iratũ, o ta ũrĩa andũ a tene maikaraga magũrũ matheri, na nĩĩronekana rĩngĩ no akorwo arĩ bamĩrĩ, aah airĩtu acio matuĩkĩte akũhũrwo mbica hamwe na ithe wao.